Mae iluongoni KRA filling return. En dwoko osuru ne sirikal ei yor mbui. Idhi i mbui mar jo KRA kata jogo machoko osuru kenyaka. kisedhi kanyo, to gibiro kwayo gilimuongo ni KRA PIN. Mano nambani mar choko osuru. To nambano ema ibiro tiyogo e donjo e mbuino. bang'e, tibiro dwoko penjo mar kwan, ibiro ketnigo mondo ging'e ka in e wuon gino adier, mopogore kuom kompyuta moro. Kisetieko maber, tibiro golo satifiket kata barua manyiso ni isechulo osuru ma higa mokalo.

Mae en pith mar alot to en alot mar osuga. Inya pure e puothe madongo, kendo ka aneno opidhe kumotuwo kaeto otimne gimiluongo ni irrigation ma en olo pi kwonde motuwo mondo iyud yo mar pitho kata mar pur. Sama ipuro alotni, ikomo kodhi mokwongo, aeto iludo kodhigo e puodho maduong' kaka olud e puodho maduongni. Kisetieko, tibiro olo negi pi gokinyi gi odhiambo pile ka pile mondo omigi pi, kaeto ibiro keto yugi kata taka moko, mondo pi mani e bwo lowo kik tuwo mapiyo. Ero kamano.